Ore nanu naa atii organisation naji Child Development. Naa ore tina organisation, na ninye naisumisha aiteru nkilasini enkilasi nabo mpaka naidip sukuul nalo college, na keetae irkekuni orkekun laa idum iropiyiani ninyang'ung'u ntokiting, nipuopuo ayiaraki nkera okishin, onkera natii Children's Home, niyiarakiki endaa, nidalala oninche, inolong musima pookin. Nisumusumu ntokiting naifaa neyiolou tenamaisha. Nintukuj aliki ajo kidimayu pooki toki.

Ore inkoitoi e teknolojia nadim nanu atayieua naitumiya. naa eetai kuna mashinini naitobiri naapiki enkaji oonkukuku i metaa ninche naaman enkaji musima oo nkukui egirae aisho endaa neisho irkiek neisho enkare ontokitin pookin naayieu enkuku. netii imashinini naa kepiki enkaji oonkukui metaa kesumu ake irmosor nepik enkiti weueji neijio orpaep neitadoyio aaya neya ewueji nesoto irmae pookin ore enkae teknolojia naa technologia naa ena enkitobirata esimu vile nindiim atipika software enakae simu aya hardware airiseet intokitin pookin esimu niyiolou esimu pookin ee esidai metaa ore esimu pause .